Aneno puodho gi lori. Gima timore ka chalo ni ji keyo. Koro sama ji keyo to lori kawo gik moko katero cham kogolo e puodho. Ikeyo kendo lori no rakwar, to puodhoni en rateng', en lowo marateng' ti. Kendo aneno ka ebath puodhogo nitie gik motwo, chalo ni cham otuo kata lum ema ikayo kendo lorini rakwar. En tipa maduong'. Mano e gima anyalo neno kae ewachni.

Kae en kar pidho yien kendo mama ni pidho yien, en miyo mapidho yien to yien konye gik mang'eny. To kaka wanyapuonjore e timo tijni, achiel kuomgi en chweyo kodhi makare kendo bang' chweyo kodhi go wabiro yudo ni yien biro ti maber. Tonego wang'i lo mwapithe kae be en lo mowinjore gi yien monegopidhi. Marariyo, onego wapith kumantie pi, pi konyo e yien e dongo. Gik madwarore mondo yien odongi kaachiel kod pi gin yamo, gi lo maber. Lo ka bet ber to yien yudo chiemo maber koya e lo maginyadongo go. Kendo marariyo, onego ketgi e tipo mokmi wang' chieng' tuogi mapiyo. Nikech yien gi podipidho kapod gitin, mano nyakonyo gi e sama giti kendo e sama gidongo maber. Kendo marariyo, waneno koket ogundni, ogundni gin mondo omiye okung pi, kamano.

Pith mar kahawa parona kwarwa. Kwarwa ne en ng'ama ne ng'wedo chae Kericho. To bang'e ne oa gi kodhi mar kahawa to obirogo dala. Kane oa gi kodhi mar kahawa to obirogo dala, to ne wayudo kaka wanyalo pidho kahawa kende ne wanyalo rego kahawa. Kahawa ne okonyo dawa bang' tho mar kwarwa, kane aparo kaka dawa ne tero kahawago e kembe rego kahawa mondo oyud otonglo ma okonyorego. Bang'eno dawa nochako puonja kaka inyalo pon kahawa maber kendo kaka irito mimo kahawa matwo makare. Kendo bang'e no, to ne afuenyo ni kahawa nigi nengo mamalo. To kata kamano bang' somo somo mar kahawa esikunde ma malo, kaka mbalariany, ne afuenyo ni jopur ok yud ohala maber ewi kahawa nimar jouso nganyogi e pesa mar kahawa. Kuom mano, nitire ber kendo rach e pith mar kahawa. Mokuongo, okonyo e yuto mar jodak. Kendo mar ariyo, okonyo e pith mochanore kendo bang'e no to ji yudo ohala maber koa e pith mar kahawa. Koro omiyo ahero pith mar kahawa. Erokamano.

Choko yugi kata taka e aluorawa konyo egik mang'eny. Mokuongo, okonyo e geng'o tuoche. Mar ariyo, okonyo e yudo yuto ne ojende. Kaluwore gi geng'o tuoche, choko yugi geng'o tuoche kaka nyal diema. Sama luang'ni piyo ekuonde maricho, to odhi opiyo e chiemb ji, okelo nyaldiema. Okelo landruok mar nyaldiema gi landruok mar tuoche mamoko. Kae to king'iyo tuo mar malaria, lu seche mang'eny, suna jadak e kuonde motimo pi pi mang'eny, kendo sama ogol pigo, to suna ok nyal nyuolore mang'eny. Omiyo choko yugi gi golo pi konyo eyo mang'eny mar geng'o tuo mar malaria kaluwore gi nego aluora mar suna, kendo gimiyo suna ok dag machiegni gi ji. Mar adek, choko yugi kelo yuto mar ojende. Kaluworeni sama sirkende mag kaonti kata sirkal maduong' timo usafi mar aluora kendo ler mar aluora bedo maler, to gija tiyo gojende. Ojendegi imiyo pesa matin kaluwore gi tich magitimo. Erokamano.

Jopur mar rech mang'eny oloso gima iluongo ni fish pond. Mae en kumipidhe rech ma opogore gi aoche kata nam. Fish pond ni en bugo mokuny matut kendo malach minyalo kanie pi kata jomoko tiyo kode kaka soko mar pi. To ng'eny ne ipidhe rech kendo sama ikawo nyithi rech kendo iketo ma pidhgi ma gidongi. Bang'eno to iuso rechgo. Gini kelo yuto ne japur mar rech kendo samang'eny osekonyo ji mang'eny eweche chiemo kendo eweche ohala. Pigni kendo bedo maber nimar ji nyalo tiyo kode kaka pi ma itiyogo edala. To en mana pi ma okung ni kar pidho rech kende emowinjore otim. To ng'enyne seche moko rech maya kuondegi ok nigi ndhadhu ahinya kaluwore gi kaka opidhgi. Erokamano.

Sola migoyo go pi moa ebwo lowo en gima ber ahinya. Sama masin osekunyo pi e fut mang'eny ebwo lowo, to sola go pi malo kendo en gima ber ahinya. Pigni itiyo go eyo mopogore oogore. Achiel en mar tiyo mag ot. Ariyo en jopur tiyo kode eweche mag pur kendo en gimaber ahinya ka pigni igoye gi sola to ok goye gi genereta kata ok goye gi gimiluongo ni fuel mag molil maketho aluora. Sola en gimaber kitiyogo egoyo pi nikech en sitima maler kendo en power maler ahinya, kendo ka ang'iyo pigni, en pi makonyo ji te e aluora magidakie, ng'eny ne pigni ikunyo kuma otuo ahinya mi konyo joma odak kanyo.

Aneno mine mawuok e pinje mag Maa, gipidho alote kendo moro to olone alodego pi. Kuma gidakeno nenore ka kumotuo ahinya, kendo girwako lewni machalo sukni. Kendo ma nigi rangi marambulu kendo moko rokwere. E pinyno aneno yiende moko gi mabor kendo wang' chieng' chalo ka guma nitie nikech polo rieny maler. To kendo aneno boche moko manyiso ranyisi mar koth machiegni chwe, kendo aneno miyachiel ka pitho kogwom. Kendo moro tochung' kaolo ne alodgo pi. Ma chalo chenro maber mar pur kuma nitie horo.

Kane adhi kaneya epinje ma Nyatike, samane chieng' kech ahinya kendo koth ne chiegni chopo, ne aneno ka ojende kunyo mitaro machal gi kaka maneno e picha sani, kendo mitarogi ne ikunyo mana sama koth ne chiegni chopo, mondo ka koth ochopo, pi ne nyalo gudore kuondego kendo ne nyalo geng'o oula mang'eny mondo kik kadhi. Itiyo kodgi kaka mitaro mondo gigeng' oula mondo kik kadhi. Kendo aparoni ka pi osegudore to yiende ne nyalo twi kod cham moko be ne nyalo twi kanyo. Miyo kanyo ne en kar gudo pi mo do lowo kik bed motwo ahinya. Gino ne konyo esama oro biro mie yudo ka aluorano nigi yiende ma nya geng'o kech mar chieng'.

Tijni parona gik mane asomo embalariany. Mano so mo mar kwan gi kungo. Somo mar kwan gi kungo puonjo gik miluongo ni graph kendo financial market. Mano kaka pesa ringo e chirni mopogore opogore. Tijni kendo puonja gik moko miluongo ni data analytics. Mano nono kind kaka watiyo gi gigewa. kendo kaka gige pesa ringo. Seche moko nengo mar pesa odhi piny. Manyiso niya inyalo bet gi elufu achiel kawuono, to inyalo nyiewo mana gik momoko e kiwango no to kinyne king'iyo, to ibiro iyudo mani ellufu achiel no ok nyal nyiewo sukari kilo adek to onyalo mana Nyiewo sukari kilo ariyo gi nus. Manyiso ni nengo peasa no odhi piny. Nengo pesa nyalo dhi piny kaluwore gi gik moko mopogore opogore, achiel kuom gi en chiro kata chiro mag oko mag piny kohewo chiro mar awachni ka Kenya wuso go sudan, to gik moko ous mang'eny odhi Sudan, moloyo kaka Kenya onyieo gikmoko kuom Sudan to nengo mar pesawa ma Kenya biro idho malo. Erokamano,

Aparo ndalo mane pod an e praimari skul, kane wa collect gik moko, ne wachoko gik miluongo ni scienctific samples. Magi gin kaka wadhi epuodho to wachoko lowo kaeto wang'iyo ka nitie lee moro amora modak eilo matin. Kae to nitie lee moko matindo maok nyal nen gi wang'. Koro ne watiyo gi gima iluongo ni microscope ma jalno oting'o elwete. microscope en gima chalo kiyo matin mayaro gik matindo to bedo madongo. Koro ne wanyalo neno gik matindo kaka ochunglo eyo malach. Kata nitie lee matindo mohewo ochunglo, koro tij microscope no en mar mondo oket gik malach gik matindo mondo gik matindo onere malach koro omiyo mano aparo kapod ne an nyathi sikul, ne asomo gik machal kamago. Tich mar ariyo microscope ne watugogo mondo waket wang'chieng orieny e kalatas, mi wang'o kalatas. Ne waloko teko mar chieng' bi bi olokre nyaka mach. Erouru kamano.

Aneno ka mine beto ogada, gik machalo ogada. Akia ka gin ogada adieri. To wang'eyo ni ogada gin chiemb dhok ma kata chiemb jamni ma jamni chamo. To mar ariyo, gigi nyalo bet ni gin mchele, to mchele ema nyalo bedo ni chal gi ogada. Giket to ok en ogada, koro miyo nikech mine ng'eny kae moloyo chuo, chalo ni mae puoth mchele. Mchele ipidho kuma ng'ich kendo ikaye to mine ema ng'enyne jakayo mchele. Koro ka gisebeto mchele to gikayo mcheleno. Kae be anya achako aneno ni mine ng'eny mohewo chuo manyiso ni ka kar chiemo ok kar ogada. Mine ng'enyne ok tim tije ogada to gitimo mana tije madhi gi yor chiemo mar mchele. Mchele ka oseka, to imoyo kaeto iuso. Erouru kamano.

Aneno koket alot e mtambo moro. Mtamboni ng'enyne itiyogo mondo oket alot mondo kik tob mapiyo. Mtamboni tiyo gi wang' chieng' ka twoyo alot mondo alot ogol pige mapiyo. Ka alot osegolo pi mapiyo, onyadak kuom muda kata sa mang'eny ahinya kapok odhi marach. Onya bet kata jumbe ariyo ka alot pok okethre. Koro mtamboni jakonyo mondo ogol pi alot manyawicho alot kendo nyaketho alot, ka pi mar alot osewuok to alot no nyadak kuom muda mang'eny madhi kata jumbe ariyo. Koro mtamboni konyo e gik machal kamano kuom twoyo alot mondo alot odag e thuolo mang'eny. Kendo mtamboni inyalose gi yor ma kidala kata seche moko inya moyoamoya alot e chieng' kendo ng'enyne mtamboni keto ne alotno ok lal ndhadhu mare kendo alotno ok lal gik manyakonyo del kang'ato ochamo. Kendo mtamboni preserve alot maber moloyo kaka dang' ikete e chieng' mi alot otwo ma barre. koro ng'enyne oketo alot bedo maber mok two ma barre.

Midhiero mang'eny nyawuok e pesa mioro kokalo kuom mbui. Nikech mar achiel samoro netwak mioro go onge, seche moko netwak theko mamiyo pesa nyadeko kata ng'ato nyaoro pesa marach. Kendo pesa miorembui seche moko ok ong'ere sama an chopne ng'at machielo nikech mar. Kaeto nitie achije moko ma jakwalo pesaji e mbui, kagiwuondoji gi gik moko maonge. To ma osemiyo ji mang'eny olalo pesa gi. Top mondo ogeng' gigi, ratiro makare nyaka lu, mi mag pesa. Mi ng'a, ng'a yudo pesa seche moko onego o request, ni pesa ne mondo ochul. Kaeto ng'atma oro pesa nyaka ng'e ni ng'at mo request no en ng'a. Winjruok gi tudruok onegobed koya kumiore pesa gi kuma pesa dhiye. Ka, kolu mago tibiroyudo ni arita mar pesa mioro e mbui nyamedore.

Osabedo gombo mara mondabed jaratiro e kinde mabiro, kendo gigo mapango loso e kinde mabiro gin gik manyakonyo oganda duto mantie e piny kae. Achiel kuomgi en pidho yiende mang'eny mondo omi koth obi mang'eny e alwora mantie. Marariyo, en timo tije manyakonyo oganda kaka ng'wedo yath, yedhe mag nyaluo gi timo gikmoko ma dhi gi chenro mag piny. Kendo gima apango timo e ndalo mabiro, gin kaka achiel kuom pidho gwen gi loso kar dak mar gwen maber minyamiji puonj. Machalo kaka workshop, ma ji tiegore kagipuonjore e weche mag pidho gwen. Marariyo, en pith mar iluongo ni smart agriculture. En pith manyasani ma konyo jopur pidho cham kata alote e pilot matindo kuonde ma puothe onge mang'eny, kuma ginyakunge pi maber ma gikmoko mitiyogo e pith tin moloyo. Gimaradek madwa timo, en rito alwora mawadake, magegik mapango timo e ndalo mabiro.

Ka naja klas abich, minwa nony'isa ni adhi ated kuon. Kuon ne tedo ok tekna ahinya kaluwore gi kaka nang'iyo kaka ilose e ndalo mokadho. Koro kanatedo kuon, bang' pi papni, ne aolo mogo to sa dualo kuon, mogo maliet noya mowango lweta. Mane e guma aparo mokwongo manotimore chieng' mokwongo manatedo kuon. Bang'e dawa nopuonja kaka itedo kuon mi nang'eyo tedo kuon moloyo to tedo kuon mar karai. Kitiyo gi karai tedo kuon maber moloyo sufria kendo kuon kendo opogore gi kuon mitede jiko kata kuon mitede gas. Mano emomiyo apuodho kuon mitede ewi kendo moloyo kuon mitede e gas. To sama watedo kuon wahero tiyoga gi bando marachar. Mok bando marachar ber moloyo kata omiyo yot tedo bando marachar moloyo bel kata mogo mamoko. Ber bedo bando en guma yot loso kendo odhi mapiyo kitede kendo ji mang'eny ohero chamo mok bando, ero uru kamano.

Jagoni yiedho olemo mar apoyo. To sama idwa pidho apoyo, mokuongo ichwero kothe oko. Koth apoyo rateng' kendo gitindo kendo ging'eny. Kisechwero koth apoyo oko, to iluoko koth apoyo go kaeto imoyo e chieng' kuom ndalo madhi jumbe ariyo kama. Bang' ka koth apoyo osetwo ta to kidwa pidhogi to ibiro kuongo ibudo gi epi gotieno achiel, kaeto kiny ne idhi ipidho gi kumo winjore. Kamano e kaka ipidho apoyo e aluorawa.

Pith mar yien konyo ahinya e aluora, mokuongo pith mar yien konyo eyo mopogore opogore. Okonyo lowo mar piny komako lobno, momiyo lowo bedo motegno. Kendo ka pi dhibet ni ng'eny e aluorano, to yien modho pigno, kendo chokogi malo. Kendo yien kendo geng'o apaka gi yamo mager ahinya madihiny kata madichok ute ji mariembi. Kendo yien itiyogo egik mopogore opogore kaka loso ute kendo tiyo loso bao mitiyogo kuonde mopogore opogore. Yien kendo kelo gima iluongo ni oxygen kata yamo maber maji yueyo odiechieng' ka odiechieng'. Yien kendo kelo lee machiegni gi oganda mi gibedo gik ma nyalo konyo oganda. Yien kendo en kar kumiyude yath. Yedhe mang'eny wuok kuom yien. Yien nigi tije mang'eny ma opogore opogore kendo itiyo kodgi e okenge mopogore opogore. Ka yien dongo to mano bedo gima ber. Kendo sama ji pidho yien, to ji konyogo ngimagi. Jomoko be timo ohala mag yien ka gipidho yien kuonde mopogore opogore.

Aneno rak, to e aluorawa nge'nyne rack ilosoga gi bau kata gi kete moko mo oriw oriw mojongi' kata jomoko be thie welding to loso rakgi gi chuma , to nge'nyne dala waloso rak gi yien gi mabati ni waguro yiende ang'wen e lowo kaeto wagoyo mabati e wi rakno to sechemoko be ka in gi pesa mari inyathi e fundi olosni rakni kolure gi kakidwaro, nge'nyne rak wabedogo ga oko, to gik mwalosogoga rak gin kaka mabati, musmwual kod yien , magi gik ma nye'ne wasologoga rak e aluorawa

Mae en bango mar Kenya Seed Company, mano kampuni maloso kothe mipidho, to ng'eny ne kiyudo bango kar Kenya Seed Company ni, en ga gi chenro mondiki makare manyisi kaka onego ipithi, kaka onego iti gi kodhi momiyino, gi kuma on ego ipidhe, gilach mar kuma onego ipidheno kaka romo. Mano eber bango mar Kenya Seed Company. Kenya Seed Company kendo losoga kothe mabeyo kendo madak aming'a. Ginyalo loso kothe nyaka matwi kuma otwo ta kendo gin gi kothe kuma ti kata kama ng'ich. Kenya Seed Company en kampuni ma deal gi gige loso kothe. En kampuni maloso kothe kendo tiego kothe mopogore opogore. Erokamano.

Chieng' mokwongo manariembo ndiga, kata chieng' mokwongo manapuonjora riembo ndiga, ne osiepega omaka e wi ndiga kagitaya mos. Nachako ng'eyo riembo ndiga kitaya mos kendo ne gimiyaga support mondo ayiengra kuomgi kagiriembo ndiga. Riembo ndigana nobedo makare bang' ndalo abich e koka nang'eyo riembo ndiga kenda. Kochopo chieng' mar auchiel, bang' ng'eyo riembo ndiga nariembo ndiga e okang' mamalo ahinya mi nalwar piny mahinyora kendo wiya oknowil gi chieng' manapuonjora riembo ndigano. Riembo ndiga en gimaber kipuonjori ng'eyo nimar, inyakonyori sa asaya kadipoka masira omaki, kendo mano medo ojusini malo e timo gikmoko mopogore opogore.

ka anono tijni aneno ogada e toke kanyo, ogada mochiek moromo abeta ma inya mii jamni. Kendo mbele kae aneno jamni ariyo kata nyiroye mag punda ariyo kendo nyiroyi gi nenore ni iwgi ong'adi . Gimomiyo itimo mano mondo o oduok gerogi piny kendo omigi gidong mapiyo. Mane guma nya wache wachni. Kendo gimotimore kae mok mora ahinya aneno ka yugi ng'eny kendo gik moko molil ntie aluora mok ber gi nyiroye matindo, mi ginya chamo gigi ma gibed matuo.

Kidwa puonjo ng'ato riembo gari, to mokwongo ichak tere e kilas mag puonjruok mar riembo geche. Klasgi nyakawo juma madhi adek katang'wen kobede klas kopuonjore gik mopogore kuom riembo gachi. Achiel kuomgi opuonjore kakonego ng'ato obedni riembe ndara. Marariyo opunjore gikma monego bedgo ei gari sa asaya dika ka dipo ni masira omake. Maradek opuonjore rito ngima mar joma nitie e gari gi ngima jokmoko man oko mag gari kadipo ni oriembo. Kosekadho kilas titere kumiluongo ni practical. Kuno obiro puonjore riembo gari gi gari owuon, ma koro ibiromiye ja tae. Ng'at ma biro nyise kakonego oriembi, kakonego otim gikma nopuonjore e kilas ka. Bang'e no tobiro puonjore malong'o kuom juma ma dhi jumbe adek kata ang'wen. Ma puonjruok gari nyakao jumbe ang'wen e jumla. Koro manekaka dapuon ng'ato riembo gari.

Kaka dapuonj ng'ato pith masani en niya, jok madwaro pith ainani en ni pidhni ipidho gi joma jopur kata jopith maonge nafas kuma dang' gipithe maber. Mokuongo wakawo gunia to waketo lowo eiye gi owuoyo eiye mabiro bet mbólea wa, kawaseketo mbolea gi owuyo eiye gi lowo ma waruwo maber, to wanyapitho gik moko kaka sikuma gi alode mopogore opogore. Gima omiyo watucho kor gunia, mondo omi pi oridre piny ka gidhi mwalo mondo kik pi obed e pith, gik mawapidhogo. Mondo be giyud yamo ma ginyalo yueyo samoro amora. Pidhni konyo eyo mang'eny kaka kuonde maonge nafas mar pidho gik moko kaka puodho maduong'. Mano e kaka pidhni nyalo konyo.